Tile mokochek ak kora kotokokoik keny Ikitoldolee imbareet ko kwonyoksee en imbaret ak noton kotile kotoltoliik

Kipoishen ng'alekap tinket, ak um eik komuchi kowalawal ng'ung'unyek korororonitu kong'et komong chepo kapkelyen akobwa barak chetindo keturek ko totok amune koripe chametapkei nepo ng'ung'unyek.

katoldoloik komoibotii kerichek chechang, ko ngunon kotindo sumu neimuchi kongem kororonindab ngungunyek. kobaten keturek komotindo kerichek choton, ko notok amune sikokororonen keeturek eng ngungunyek

Katoldolwek chechang kongeme miendab ngunguyek eng kee amun barei barei tiongik che toreti eng kapusetab ngungunyek, atyo kora koyae ngungunyek ko ngwanikitu eng tiongik choto amune komweitos tiongik ko ngemaksei miendoab ngungunyek.

kindo keturek anan kimas mokochek simoib um simoib keturek chotok kakinde mbar atya kora ko ake ko keng'et um inai ile kokeng'et um yakepat mbaret, itup komie, mewirte tumdo koloit.

Minutik che terter kotindoi minutik chechiket ako minutik alak koipoti kerichek chechi anan ko keturek chechiket. Nguno ngewalawal minutik kotoreti eng waletab ngungunyek ngotoko yachen andan kotindoi koisto sumut, ko nguno mara koyachen kotoreti koisto.

Chang oratinwek, netai ko nekiserchin katoldolaik kobun kween nebo lainda ake ak ake, teityo kwo ake kochekindoi eng keringet ak bandiat anan ko kioto kekol. Ko nguno ne iyanat zaidi ko in noto kindoi eng kerenganik.

Kasarta nebo nguno komakeserchin katoldolaik kunoto kobate kikoldoi minutik komengech kongete kolset. Ko nguno ko........?

Toreti koisto rubet akityo kora toreti eng' iin kokonu iin kimnotet netoreti biik koyai boishonik alak eng' ikorwek, ak kora kotoreti eng' iin istoetab bananda.

Nii ko maberiat itilee barakiat yuto akityo iwee iuun ak itauu iyomishe, itounen alak istoi lokoek iin lokoek chechiket kiyama akot chuto kora ak iyam tukul.

Andoi sogeek chebo indisinik anan abal keringoniik che loen cheimuch koib mokochek, simatkoib ngungunyek, ak tabusiek chekianyorchigei komara kochanga beek kosir, kit neu tuguchoto anan kogimekitun kosir sogeek chekonde

Amoche aroo koroi koyetu ak kegole en chong'indo amun en inguni komoswek chechang komeng'en boishenyin, ko ng'unon amoche aroo olee katesta kogol biik chechang.

Kiagas kele tariti missing Eng borta akotariti Eng kimnatetet ap kelek

Netai itaunee kap en kirwoginde nepo kokwet atyo yekaitar kirwagindet yekagokonin njamet ing'et i'we akoi korik ap KRA sikomuch kotilun permit nepo lesenit.